Kaidim atejo ore embae nagira aasa tene na kelio ltunganak na lotii enkiti aji na kelio ajo na keeta embae nagira aitengen ltunganak tenebelio enkitok nabo naijo ninye narikito nkulie etaaniki tifi oleng na kajo nanu ninye nagira aitengen nkulie neaku enkitengenare naloito dukuya tenewueji ebaki na lenkampuni nabo kulo tunganak neaku keetae enkitengenare naloito dukuya ashu irmalimuni na kegirai aya noshi tokitin naji Worksop, training apuo aliki ninche ntokitin naipirta enkisuma etaa naisumi nkera eimu enkoitoi e technology neaku enkitengenare naloito.

Orkikua naa ele olna ore eninko peyie inya orkikua na nchere keiuni Oshi irkikuan na idumibake empeku orkikua indipa airemo olchamba lino niun n aniramat na ana apik enkare peyie ebulu nipik irkiek onarikino nepiki peyie menya nkukunik na pelo na sinye asioki abulu nilonna apik empolea na keyieu na nilonaramat pepuku na airkikun lele payian, idol ajo keeta olchamba sapuk neyiolo ataramata amu etubulutwa na pii ore pebulu kulo kikwan nitauni na adung na nidungu nkinyaat na nimperiper aitaa kutitik nilo na anya ilobamiriropiyani.

Ore naa ena naa esiai ena oormosor naa sidain naa pi irmosor naa keretisho oleng kake keyieu naa niata engenk naipirta ilukunkuni piitum naa ataasa esiai oormosor amu keyieu niyiolou ataramata ilukunkuni niyiolou ajo keetai ilukunkuni naa kakwa mosor isidain naa kakwa loota iropiyiani kakwa lukunkuni naishio oleng neeku naa niyieu niyiolou ataaramata nena lukunkuni amu keyieu taa sere neramati ninche neeku naa keyieu niyiolou aitotio ilukunkuni niyiolou ajo kalo shani ilo aisho niyiolou sii ajo kakwa daiki eishori peeiu irmosor

Ore na ena na kaidim najo orkerenket le nairobi etiiki tenewueji elio naa ajo egira ltunganak aingoru ropiyani inchugulinibnapaasha easita ltunganak etii lopoito siatin etii loetuo ainyangisho etii lopoito adil irmareita lenye ashu ilchereta toweitin napaasha neaku na kaitadamu nanu enoshiake enkishui enairobi na inji ake ikununo ltunganak kepoito ake epoito ltunganak aingoru ropiyani peitoti irmareta lenye elio ngarin napoito sininche iweitin etii nakegira ake aimaa nairobi netiu la keetuo esiai ashu aingori ntokikini tenewueji e Nairobi.

Ore na entoki nalotu ondamunot ainei tanadol ena na entoki naji vacation eshomo na ena kitok na alo na. Ninye adol iwuejitin sidain nidol ajo eti atua ewueji sidai oleng idol ajo kitobira itobira technology ewuei ometaa indimbnijing shumata ake tewueji nira comfortable nidol ntokitin nijo sunsets nidolita na ajo ibungita coconut telukunya neaku esiai sidai oleng amu idolta ajo eningoto esidai oleng na kitiship oltungani esiai na keyieu kila oltungani neas neaku kesidai enabae oleng na keshomo ake ninye aengianga aning esidai tenkaikop ashu tiai wueji.

Ore na ena na kajo nanu enkituko onkilani etiiki elio na ltunganak kumok naijo ilewa pooki netuu atua enkare nitadokino nkilani atua ltairi lotii sininnche atua enkare neaku elio na kila oltungani ajo eeta nkilani enyenak oltairi lenyenak neaku kajo na sinanu enkituko onkilani natii atua elereyiet otii kulo tunganak atua neaku ajo na nanu usafi onkilani easitae tenewueji kulo payiani kumok otii atua enaare neaku na inasia ninche easita tiatua enewueji.

Ore embae nalotu ndamunot ainei tanadol ena na enduare onguesin natii gameparks ashu game reserves esiai sidai ena oleng naitishipisho enare ake enkipuo pooki adol ngwesi tonkonyek namaa tosimui ake esidia na enabae nakaitadamu nkolongi kumok nataasa enabae alo adol ngwesi naijo irngatunyo iltomia natii atua wuejitin napiki inkukunik aisidai na inabae amu itiship oltungani itum si engeno sapuk itobirta kuna ngwesi na keyaki si kuna ngwesi indakin pilo alak pidol.

Ore naa esiai naa kaidim najo esiai ena e samosa naa endaa naa sidai ena sidai nanyai naa kemelok oshi oleng neeku ore eneikoni ena teneitorbirk naa inkanda ake enkurma enaa enoo nchapataini asalaash nitung kata ong'uan ore peeindip nidumu naa esilasha nano nipik naa endenku ino nindipa atareyiaa ashua enkuashe ashuu inkirik jinunuk aena aitobikraki nitafoiki eilata nagira aitokitok ore peeindip nipuouo naa anya amu keishamu esidai oleng ore sii piimir nilo atum iropiyiani kumok

Ore naaa ena siai naa kaidim najo esia ena namori inkajijik eitumiyaei emodie naa embaye ena naasa tiatua irmaasai naa kelo neitobirieki esimiti ashuu eitobirieki naa enkaji naa kuna sunda enkaji neeku ajo naa nanubembaye apa naasa oleng nemekure esaa oleng nemetaadoi emaasa kake etaa naa kiti meekure eesa taata mekure eshet iltung'anak inkajijik oomboro oleng amu etaa keshet iltung'anak inkajijik sidain amu eisumate netum iropiyiani neshet inkajiji naagoli amu keshali apa kuna ore leelotu osiwuo naa keuroo

Ore embae nalotu ndamunot ainei tanadol ena na kaitadamu na kuna tauni kutitik ake eyaang na kelio naa ajo enkiti taun ena oleng naton itu ebulu kake keeta ldukai na kidim ltunganak netum ntokitin kumok nayieu nelio na ltunganak otii nchugulini elio lomirita ldukai ashu nkibandani enye nelio lopoito ake tonkoitoi neakubsiatin naapasha etii ltunganak egira aingoru enkurma nayaki nkera neaku embae sidai ena amu elio naa ajo enyokita ltunganak na kaitadamu anaake maisha naloito dukuya

Ore na enasiai na esiai sidai oleng na elio ajo etii ntoyie uni nashomoito ninche aiburudisha ate neaku eshomoita ninye aning esidai nepuo ashipakino ate neaku aitadamu nkolongi nikishomoita onchoreta atoni tewui nebo nikingar endaa nikinyangutua tenebo ormarei ake nipuopuo atoni airo na nilikinino lomon ana na lesiai ashu lemaisha neaku elio naajo egira nimche ashipakino egira aning esidai angar ntokitin nainyangutua ninche nelio ajo ewueji sidai etii ninche oleng natii enkare netii nkujit sidain nemetii ororei sapuk.

Ore naa tene naa kaidim najo empisha eeoshiyoi ena kitoko naa eshomo naa ninye metooshinempisha naa nagira akapcha orkereti lenkop enye idolita naa ajo eishope ilsesoi enaa iltung'anak lenkop enye neitoki aaku etipika intokitin. Naaitayu irkiek elukuny aoeeitodolu ajo ore tenkop enye naa telukunya enap ninche irkiek neeku empisha ewoshitaoi nalo aitadamu toolarin ashua eidndelesa irkeretin lenkop enye paa ore kenya iishon naapuonu nepuonu aadol ajo kanji eiko iltung'anak teneishopo kaji apa eikoni tenenapi irkiek neeku naa empisha ewoshito ena mama

Enetipat naa ena bae Oleng' temurua amuu elio naa ajo sokoni etiiki teneweji. Egira intasatin amirisho te sokoni. Emiratae irnyanya , emiratae naa ajo sii nanu irmaembe emiratae intokitin naanyori nanyae najo sii nanu naa imbuka. Neeku enetipat naa oshi ake sokoni tee kila enkop amu ore ntokitin naamiri te sokoni naa inanyae naadoi naa kisidain amu melau iltung'anak edaa . Na tenemetae sokoni naa tenkop naje arashua temurua, nenyamalu iltung'anak, nepuuko iltung'anak amuu kenare netaniki sokoni pookin kaata naa ore siiae bae, orr iltung'anak naijo kuna tasatin naamirisho tee sokoni naa ketum ninche iropian, ketum faida neeku isidai oleng'.

Ore naa tene naa kaidim nao esiai esukuul naloito dukuya elio naa ajo irmualimuni otii ene wueji egira naa ninche aasahihisha imbukui egira inkulie aisum imbukui elio naa jao enkopis ormalimuni naa essita ninche isiaiti esukuul nelio naa ajo kila ormawalimui tene naishopito embarakoa kano naa nanu ore ena rishata naa enapa kata eetai korona ashua naa eetai naa embaye natii ina sukull naijio tb negira naa irmalimuni aramat ate peemepuo atume ena moyian neeku embaye sidai ena naloito dukuya tenewueji

Ore naa tene naa kaidim najo emirata oo sinkir naloito dukuya. Etii naa ilo tung'ani enkiti weji enye netipika isinkir lenyenak shumata enkiti misa, negira naa ninye amir isinkir lenyenak laa kajo kesho aitayu tiatua enkare. Ebaki naa loitobira ake ninche tiang' arashu loshomo aitayu toreyet neeku ebae sidai naa esita ninye enetipat ena bae Oleng' amuu kelo naa kulo sinkir alo naa aitoti iltung'anak kumok amu keeta biotisho osesen nenyorr iltung'anak isinkir naa kelo sii ninye aisho iropiani tenelo amir nelo atum iropiani kumok naasie isiatin enyenak.

Ore na embae nagira aasa tenewueji na empira egira nkituak ashu intoyie aar egira na ninche adala teboo enkaji na kaitadamu nanu ena inkolongi nikitadalate apuo ar empira tenebo olchororeta ikchoreta neaku kesidai amu kelo aitobir oltungani osesen aitaa ninye kebiot amu kesidai endala neaku ajo nanu ataasa enabae nkolongi kumok oleng naata tanakata ketok ake aidim nadala empira neaku kesidai ena oleng ata nkera orbotorok.

Ore naa ena naa kelioo irbarrnot lormaasae loishopito naa ninche nkilani ormaasae neranyita naa ninche isinkolioitin lormaasai ipidito oleng' amu ore naa oshi irmurran lormaasae naa keyioloi ninche tenkaraki enkipidoto naidim ninche niipid nelioo sii oltund'ani ashu ajo olashumbai ogira aya ninche empisha ashu evideo naa elioo naa ajo kegira aitiship iltung'anak ometaa keponunui aadol ashu ipotuni ewueji meetu aarany esiai sidaiena naloitoi dukuya tenewueji amu kepuoo sii ninche kulo tung'anak aatum iropiyiani amu kelaki teneeku idipa aatarany esiai sidai.

Ore naa tene naa kaidim najo ore ebae nagira asa naa nchere etii ormarei loti atua enkaji nabo. Egira naa ninye ele marei atoni te misa nabo anya edaa tenebo ashipakino. Esidai naa ena bae Oleng' teneeku ijin iko ilmareta pookin netoni anya edaa tenebo amuu eyau naa ena bae naboisho tiatua iltung'anak. Nitutum ilmareta nepuo ashipakino neeku keetae bond tiatua iltung'anak neeku ajo naa nanu ene tipat ena bae naa keisidai amu egira naa ninche ang'ar idaikin naata tenebo.

Ore naa tene naa kaidim atejo egira naa ltunganak aigoma igomate ltunganak netiiki orkerenket le nairobi idol naa ajo kekumok kulo tunganak oleng naa ore si kulo tunganak elio ajo enapita mbenek nikeno naa sininche irbaribarani pooki lenairobi neaku elio ajo etii embae nayieu kulo tunganak nitaasi neaku kaitadamu nkolongi nayieu kulo tunganak teloosho igomate eyieu erikore sidai nigomatw irmalimulini eyieu iropiyiani nigomatw ildakitarini eyieu iropiyiani neaku kelio ajo ketii erikore nemesidai olosho.

Ore naa ebae nagira aasa teneweji naa elio emaama nagiraa naa ayier ichapatini tenebi wee nkerai enye. Elio naa ajo egira ninche ashipakino oleng' esiai naasita. Neeku naa egira ninche ai kanda enkurma oo nchapatini ashua ilmandasini neeku naa ebaki negira ninye ena tomononi aiteng'en ena kerai enye eniko teneyier naa inchapatini ashu ilmandasini. Neeku naa egira aboita tenebo, negira ai kanda pokirare enkurma naa tiatua ebeshen neeku ina bae naa nagira alo dukuya teneweji.

Ore naa teneweji naa kelio intasati nagira naa ninche atoni teboo. Naa etii ninche abori naa enkaji naati naa ineweji. Enkaji nasheta too boro . Neeku elio naa intokitin kumok naati ineweji nelio ajo maisha ee abori elio naa ildumie, orkiiku oo nkera. Neeku kaitadanu naa maisha ee iang' naa ee kawaida ake nalo dukuya etonj iltung'anak teboo enkaji netoni anya ilomon. Netoni aboita ashua eripisho neeku inaa naa maisha ormasae tiang'. Neeku naa esia sidai enaa amu eboita iltung'ana. Neeku naa ina toki nalotu idamunot.

Ore naa entoki nalotu idamunot ainei tenadol enaa naa ore ang'as enaa naa irsikon onguan loenikino enoshi gari enye. Naa etii entito natii ineweji naa kajo naa nanu, enaitoduaki naa irsikon enkoitoi ainyaya ajo kaalo epuo naa esiai sidai naa ena amu keretisho irsikon oleng' tiang', amu teneeku kelo oltung'ani aoku enkare ashua naa anap ilola kumok naa keretisho irsikon oleng' amu kenap naa ilolan oiroshi nenap ilolan kumok nabo kata neeku keeta tipat Oleng'.

Ore naa teneweji naa kaidim najo adolita naa nanu orkijiko sapuk oloshi loitumia adumunye naa, intaktakani. Neeku elio naa ajoelio oltung'ani loibung'ita ele kijiko, nelio oltung'ani logira naa sii ninye tenalakua adumu intakitakani. Nelio sii ninche intakitakani naa naji peyie epuoi adumu. Elio naa ajo esiai etii iltung'anak tene amu inaa pee ibung'ita orkijiko sapuk nelio naa esiai naasita sii ninche neeku ajo, ejo pee ees ena peetum iropiani arashua naa kegira akeaitobir naa iwetin namanya ninche.

Ore naa tene na kelio ajo ee nkiresheni naa ee Citizen etikii teneweji. Nelio naa ajo eti nkamerani naati naa ineweji, elio na ajo edumuni naa impishai oo video ii . Nelio naa loshi naa tung'anak naa lina kiresheni lolimu ninche ilomon aa Lulu Hassan oo Rashid. Neeku naa elio ajo ishopote naa ninche anaa iltung'ana naa ajo nanu irmasae arashu isambur. Egira naa ninche naa ashipakino ake irkeretin naa loo nkabilaritin. Neeku ajo naa nanu isidai ena bae amu egira ake sii ninche aiteng'en aiteng'en iltung'ana eneikununi irkulie oshon neeku esiai sidai enaa naloito.

Ore naa tene naa kaidim najo elio ormarei naa lotonitaa naa tenebo. Elio intasatin are nibung'ita nabo enkerai nelio inkera are naa ashua uni naitashito. Nelio sii orpapai tenalakua loibung'ita enkae kerai enkaina. Neeku ajo naa nanu ormarei ele naa ormarei loota naboisho naa enetipat naa oleng' ormarei loota naboisho amu keyau enyorata naboisho tiatua iltung'anak naa kelo sii ayau naa ereteto sapuk amuu kereto iltung'ana loota naboisho naa inakataa nadii ake epok iltung'anak. Neeku ene tipat ena bae tenetonu irmareta tenebo.

Ore naa tenadol ena siai naa kajo sii nanu kaitadamu naa esiai ee mgomo. Enoshi akata etae mgomo tolosho naa le Kenya. Nidol naa ajo ishopr ele tung'ani aitobiraki. Naa nenapita ee bendera oo losho le Kenya. Ore sii ae toki enapita enkardasi nalimu ajo kainyo ninye eyeu ashu kainyoo ninche eyeu. Nelio sii iltung'ana tenelakua. Itodolu naa ajo keyeu pookin ing'ae eretoto, keyeu neining'i. Neeku kaitadamu inkolongi nikishomoitoo naa aing'oru naa elakunoto naa aa ashua peyas serikali intokitin enaa enikiyou iyiok apaa loo tegelitua.

Ore na angas tenewueji na kaidim atejo adolta enkiti tito na nagira aitukisho eeta irbaketi negira airugo nelio ajo egira ninye aitukisho nelio enkae nagira akwatu enchoto natii enkae eretito na enatito ntoiwuo enyenak neasita embae sidai negira abulu aitobiraki neaku kaitodolu nkolongi kumok na naitukishe ara enkiti tito nagira aret ntoiwuo ainei elio na enkaenagira alotu aret enkae ashu egira ake adala neakubajo na nanu esiai sidai naloito dukuya tene nanare nikintubulu nkera tenaotoi.

Ore na embae nalotu ndamunot ainei tanadol ena na esiai emaandandamano elio naa ajo etii ltunganak kumok ogiraiaingoru haki enye nerikibaitobiraki nishoti ntokitin nayieu neaku idolita ajo eetuo niche na wena kiyeu erikoto sidai netiibsikirani oasita ninye esiai enye egirai apik ltunganak embae naji teagas nalobna nye aara kulo tunganak aiwangie tinewueji amu kinasisho sinye neaku kaitamadu nkolongi na keetae na maandamano tolosho le Kenya.

Ore na tene na kaidim najo elio ltunganak waare logira naa airorokino elio ajo etishipate kulo tunganak na esidai enkirorokibo oltunganak oshipa ebaki ntu aikata igil atumo egira airorokino tenchipae sapuk oleng na kitadolu naa ajo keeta iltunganak naboisho na enyorara sii sapuk neaku aidim najo esidai ena naitadamu nkolongi nikitotoni itu kidua olchoreta ashu it kipuo atumo nekirorokino tenchipae sapuk oleng neaku enetipat enabae nenare nikias pooki nikinyoru lchoreta.

Ore na embae nalotu ndamunot tanadol ena na kaitadamu nkolongi nikishomo nanu onchoreta ainei apuo enkiti wueji na ajo na sinanu ewoi ake apuopuo apuo adol ntokitin nikitoni torbaribarani apuo aosh mpishai nelio na ajo eshipa ninche oleng nidol ajo egira atoni aosh mpishai peyie itadolu ninche nkolongi nashomo inewueji tenebo nepuo aitoduaki irkulie mareita lenye ashu nkera neaku enetipat enabae amu keyau naboisho tiatua ltunganak nikipuo na tonkulie olongi aitadamu kuna olongi

Ore entoki nalotu ndamunot ainei tanadol ena na emkitau na enewueji sipitali na ore etii ltunganak lopoito tiatua netii na ewueji nagira oltungani ajo na nanu iropiyiani asi eeta irisitini ashu impala naishori tinewueji na ore kila weuji na keeta wuetin naijobkuna na kajo nanu keji counters napuoi ltunganak aikilikwanishore ntokitin ashu alak ntokitin ashu apuo naa aitau irisitini ontokitin natalaa neaku inabae naloito dukuya tenewueji.

Ore na eninko peyie iko ayiolou enasiai najo na sinanu eneramatare ontare ashu nkera na nchere ingas naaa alo ayiolou teninko teneramatbntare nilo ayiolou ajo kelo nemwoyu inkinejik kakwa shanito ishori ninche kakwa dakin ishori peyie memoi ninche kakwa dakin ishori peyie eiu ninche irkuon kumok ashu nkirik kumok ashu kule kumok neaku iyiolou ajo kaikuni teneramati kuna ngwesi eang peitumoki ataasa enabae

Ore na enabae na kaidim najo esiai ena olukunguni na kenare na ore eeton itu ilo apik ilukunguni niyiolou enikuni teneramati ilukunguni ilo angas anshetakii enkaji niyiolou ajo kakwa dakin ishori peyie eiu irmosor kumok qshu pemeyi pitumoki wtimira neisho ninche oleng na keeta lukunguni tipat oleng amu kishoru endaa angas amu tenilo ayieng ninya na kisidain nkirik neeta biotisho na kishoru si irmosor omiri nitum iropiyani neaku keeta lukunguni tipat oleng.

Ore na eninko tenusum oltungani enasiai na nchere ingasa alo aliki oltungani ajo ore enkiremore na keyieu oltungani onyok oleng amu melelek taa keyieu engolon sapuk oleng na kidim neye ntapuka tenitu iramat aitobiraki nilo na alo asara neaku keyieu ninyangaki ntapuka irkiek naa orishie moyiaritin onkukunik neyieu nilo akuroki ntapuka anaadake neyieu si nilo apik enkare oleng ana enayiau intapuka neaku ajo na nanu nilo ainyangaki empolea o fertiliser neaku keyieu intapuka enyuata sapuk oleng.

Ore na embae nalotu ndamunot ainei tenadol ena na kelio angas nkajijik nasheta tenkalo naolchamba neaku ajo na nanu enkiremore naloito dukuya tenewueji na ore kuna ajijik ebaki na granery napik olopeny endaa teneaku idipa atekesisho peyie elo ana ashumbendaa tinewueji peminyela endaa sapuk na pepuoi aitumia makutitik nelo aton aton tinewueji ashu emiri na akitikiti neaku na enkaji ena napiki endaaa nakesuni tolchamba.

Ore na tenewueji na kaidim atejo egira ildakitari aigoma enapita nkardasini nalimu na inchidai enye ashuaa eeta naa embae nayeu neyiolou ltunganak kaitadamu nkolongi nashomoita idakitarini aigoma tenkaraki na nemelakita serkali ninche aitobiraki neaku ajo na nanu inabae naloito dukuya tenewueji eyieu ildakitarini lolosho le kenya nelaki aitobiraki amu kesidai na teneramati ltunganak pookin loasita siaitin naretito eleosho.

Ore na embae naloito dukuya tenewueji na nchere eti oltungani otii atua enkaji nashetitae orrundi na ele loitibirita enaaji egira na ninye aitobir enkaji pii aitisidan oleng neaku esiaia sidai easita ninye eletungani na epikita maua enkaji neosh orangi onare neaku na neeta ntokitin nashetishore ashu nagira aitobirie na kisho enasia eletungani ropiyani anu kelaki ninye tenelo aidip enasia naasita.

Ore na tene na elio nkera kumok oleng naitashito nkukie netonta nkulie atonie olchoni tenkop na ore na esiai naasita kuna kera tenewueji na ibala naa ajo engalo olchamba etiu ninche neaku na euno intokitin neaku egira na ninche ajo na sinanu akes ashu agel ntokitin baitayioki tolchamba ashu ajo ake nanu ketonta ake aret nongotonye agel mpoosho etii ninche aang neaku enkata nabo eeta ninche egira ashipakino ana ormarei netoni tenebo nekweni tenebo.

Ore na embae nalotu ondamunot ainei tenadol ena na chere ltukutuki na kulo otii na ninche enoshi wueji enyebnaitasheyie naji stage oltukutuki egira ninche aanyu ltunganak oponu aingoru ltukutuki onape peya wuejitin nanare kaitadamu enkolong nashomo ewoi agira aitumia oltukutuk nalo aingoru tinewueji naitashieyie na kisha na enasia kulo tunganak iropiyiani na kenare si na ore pilo agelu oltungani likinap ningelu oltungani liamini nikinap.